Ũthiyaga harĩa handĩkĩtwo kũruta mbeca, ũkahahutia magakũria kana ũrenda kũruta mbeca kuma bengi ũtware thimũinĩ kana kuma bengi ũtware kũrĩ bengi ĩrĩa ĩngĩ. Okorwo ũrenda gũtara thimũinĩ ũkahihinya hau ha thimũ akorwo ũrenda gũtwara ha bengi ũkahihinya hau he bengi. Magacoka magathiĩ na mbere akorwo ũracienda hau hau magakũrĩa kana ũracienda hau hau, kana ũracienda ihinda rĩigana atĩa angĩkorwo ũracienda hau hau he kiwango kĩrĩa magũgũtinia kĩrĩa kĩrĩ igũrũ mũno na ningĩ akorwo ũracienda kwa ihinda iraihu nĩrĩgũ take time ta thikũ igĩrĩ no ho hagũkorwo hatirĩ na kiwango kĩa mbeca ũgũtinio.

ĩĩ nĩ njĩtĩkĩtie mĩrĩhĩre ya mbeca na Mpesa nĩ mĩhũthũ, tondũ wona ũkĩrĩha mbeca na Mpesa, mĩkuĩre ya mbeca nĩ mĩritũ ũgĩtwara na bengi. Tondũ kaingĩ wonaga ũgĩtwara bengi rĩngĩ bengi ciĩ kũnene, kana kĩndũ kĩrĩa ũrenda gũtũmĩra kana ũtũmĩrwo nĩ gĩgũikara ihinda inene kĩngĩgagũkinyĩra, tondũ ona ũngĩtũma na bengi rĩngĩ nĩ ĩgũikara nĩ ũndũ wa kũharĩrĩrio igĩtũmwo. No watũma na Mpesa, ũgũtũma na cimũkinyĩre hau hau. Ona no ũmwĩre agũre mũrigo na oherwo, akĩrĩkia kwoherwo ũkorwo wamũtũmĩra mbeca. Ũguo nĩ nyona mũhũthĩrĩre wa Mpesa wĩ mwega.

Ĩĩ ndanate mbeca ngĩtũmĩra mũndũ arĩhe cukuru ngĩhĩtia namba. Hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ handũ ha kwĩra mũndũ hagũkuonia rĩtwa rĩa mũndũ ũria ũratũmĩra mbeca kana nĩwe. Watũmaga mbeca igathiĩ kwĩ mũndũ o ũcio ona ũtekũmenya nũ watũmĩra, rĩu ũikarĩte nĩguo ũrĩa ũgwetereire mbeca arakwĩra atĩ ndũrĩ ũramũtũmĩra. Ũgĩthiĩ kũrora ũkona ũtũmire namba ĩrĩa ĩtarĩ yo rĩngĩ nĩ ũhĩtirie na namba. Hĩndĩ ĩyo ndahĩtũkĩire mathĩna maingĩ tondũ ũrĩa mwena ũrĩa ũngĩ wamũtũmĩra nake athiaga, ona nĩanyita mbeca nĩ acokagia, athiaga akahoria thimũ yake. Na gũtiarĩ kũhũra thimũ Safaricom nĩgetha magũcokeria mbeca hĩndĩ ĩyo tondũ ona o nĩ maikaraga ihinda mangĩkoya thimũ ciaku. Ũgekora ona nĩ atũmĩrire mbeca ciaku tondũ wona aruta mbeca ndũngĩhota gũcicokerio.

Ndĩmatũmagĩra na njĩra ya M-pesa tondũ ĩyo nĩyo yonaga njĩra hũthũ na ya naihenya mbeca ikĩmakinyĩra. Rĩngĩ mũndũ e hatĩkainĩ na nĩarenda kuoya mbeca icio na gũcitũmĩra. Koguo nĩkĩo nyonaga arĩ wega kũmũtũmĩra na njĩra ya M-pesa gũkĩra ona gũtũmĩra njira ya bengi atĩ wĩkĩre bengi, nake athie na ringĩ bengi cirĩ kũraihu kũrĩa arathiĩ kũrutĩra ũkona nĩiramuoya ihinda inene angĩgakinya kana ona kũhingia bata ũrĩa arĩ naguo hau hau.

Hau nĩ gwĩka mathabu ma naihenya, ũkamenya ciringi mĩrongo ĩtatũ nĩkĩĩ cingĩgũra. Ũgacioya ũgathiĩ thoko ũkagũra matharũ ma ciringi mĩrongo ĩtatũ ũkainũka namo gwaku, ũkamathambia ũkamakaranga wega na ũgekĩra tũmaguta tũigaganĩru, na akorwo wĩna nyanya ũgekĩra. Ũgacoka wona twahĩa ũgatũiga mwena ũkoya mũtu ũkaruga ngima akorwo wĩna mũtu wa ngima. Ũkamĩruga wega, ũkahe ciana ciaku cikarĩa akorwo nĩ ihinda rĩaranji kana ihinda rĩa hwaĩ-inĩ irio cia hwainĩ, makarĩa metereire rũcio kĩndũ kĩngĩ kĩoneke gĩa kũrĩa.

Matũra-inĩ nĩtwareheirwo andũ arĩa monganagia mohoro ma matũra, ũguo ũngĩkorwo na ũhoro kana ũndũ ũrenda, ũmatwarĩre mawoye nĩgetha ũkinyĩre mũingĩ kũgerera terebiceni-inĩ ũthiyaga mawobici mau mao, ũkamanengere rũgano rwaku makarũthoma, marũthoma makarũhĩtũkia kana no rũigwĩke kũrĩ andũ kana nĩ rwega rwa gũkinyĩra andũ. Na gĩtũmi kĩa .. ũcoke ũmonie gĩtũmi kana wega wa gũkinyĩria andũ ningĩ kũrĩ na ndũmĩrĩri yũkĩte andũ matingĩmĩkinyĩra ũngĩmera no rĩrĩa mona kũgerera terebiceni-inĩ nĩkũmakinyĩra naihenya mũno. Ta kũngĩkorwo kwĩna ndawa ĩrĩa yũkĩte na nĩrenda kũhũthĩka na kana ĩna ũteithio kana ĩna kĩguni kũrĩ mũingĩ kana ona gwĩtanĩra mĩcemenioi-nĩ matũra matiganĩte hĩndĩ ĩyo nĩmegũkũhetũkĩria na nĩmegũkinyĩria andũ wega mũno.

Ũhoro ũcio nĩndĩwĩciirĩtie mũno wa ũkui wa maaĩ na moko. Na maũndũ marĩa mahutanagia na ũkuui ũcio, nĩ atĩ me minoga mũno. Ũkona mũndũ ũcio nĩaranoga, na maaĩ ningĩ ũgacoka ũkona, ũrĩa maragũkinyĩra, ringĩ ti makunĩke, no makorwo mena gĩko. Na mĩtũgi ĩrĩa ĩgũkuĩte maaĩ mau, ndũũĩ ĩhaana atĩa kana nĩ ĩgũthambĩtio ĩgĩkĩrwo. Riũ maaĩ mau mũndũ nĩ akoragwo, ona ũkĩnywa ndũiganĩire kana ũkĩmatũmĩra tondũ nĩ ũrarigwo marutirwo kĩhumo kĩrĩku. Kana ona mĩkuĩre ona gĩko, tondũ ndũĩ kana mathĩre rĩngĩ, rĩngĩ timakunĩke, mathĩi manyuĩrĩrwo mangĩgagũkinyĩra. Ugacũrania mũno ũkona ona maaĩ mau magĩgũkinyĩra matikoragwo makinyanĩirie gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire.

Ũmarehagĩra mbeca mũno makĩria tondũ athuri o nĩo moĩ gwetha mbeca nao atumia maikaraga mĩciĩ marugagĩre athuri, ũguo gũtirĩ kũndũ monanagĩra na mbeca. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa marathondeka icũhĩ cia kwĩgemia kana ona indo ingĩ itiganĩte cia kwĩgemia, nĩ cimaheaga mbeca na ikamarehera ũguni mũingĩ mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ wao ona wĩyathi wao. Tondũ mũhĩrĩga wa Maathai kana rũrĩrĩ rwa Maathai rũtiũĩ atĩ mũtumĩa no akorwo ena mbeca ciake. We oĩkaine nĩ wa kũruga, ũguo mbeca irĩa onaga, onaga ciumanĩte na kwĩ mũthuri. No rĩrĩa marathondeka icũhĩ ici nĩ makoragwo mena mbeca ciao na makahota kwĩĩkĩra maũndũ mao mategũtinda makĩrora athuri. Tondũ ona kaingĩ athuri ao nĩ moimagaraga magathiĩ magaikara mĩeri nakũu ithaka matwarite ng'ombe rũru.